Uh ore kuna naa inkishu inkishu kuna nairragita naidipa uh atadaata amu adol ajo kenyori enakop oleng neeku kesioki inkishu araposho eh kajo kidipa kuna kishu atadaata neponu airrag naa ore inki kuna kishu adol ajo kepirr oleng inkishu kuna narook eh eiborr inkishu narasha neeta imokuarak sapukin naiborr aore inye mokuarak enye kitumiae oshi akutishore eranyitae sinkolietin ore sii inkishu nenkitumia apa iyiok irmasae indapan enye apetaa aitaa lonitok naa kisidaini nkishu amu keeta faida sidai ekisho iyiok nkiri nisho sii iyiok kule.

Adolta tene oltungani oibungita ornyanya adolta ajo kegira ninye ashipakino kulo nyanya oleng na ore kulo nyanya netii enooshi aji naunieki irnyanya ombuka naji greenhouse adolta kulo nyanya ajo atan ituoki kejoni na kisidain irnyanya oleng adol ajo kisapukin kulo ajobkeeta enkulukuoni sidai na keeta enkare aitobiraki inaboidol ajo etubulutua ata tanakata kitu ake edoru na ajo ore ake peaku eoto nakelo olopeny amir ana anadolta kuna ardasini nanyori napetokino kajo kelo amir petum sininye iropiyiani neaku esiai enasidai.

Ore ena siai naa esiai ena eramatare amu adolita ena tito ibung'ita orkuo lekine kiti adolta ajo kikiti ele kuo ajo eton aa enainyieki ashua nkuti olong'i akeeta peini naa orkuo ele lekine naa idol ajo teneme ake kimina ele kuo nelotu ninye adumu etung'uatie intare niaku kajo nanu keewuo adumu ele kuo otoduayie ake sininye irragita nedumu pemenya ing'uesin amu orkuo ele kiti adol ajo etudumua kajo kejo peyie eya ang ashu elo aikilikuanu ajo koleng'ae amu adolta ajo entim enda naa kajo keninye eyaunyie ele kuo.

Keyieu enasiai enkariano sapuk oleng keyieu nai oltungani osumea enasiai oshomo sukul nisum esiai eunore olchambai ashu imukundani ashu eunotr akeyie orkiek a ore enasia na kisidai oleng tolosho adol ajo ore enatiti naitashito tene na irkiek eunito etuuno irkek ataa enkare egira abukoki egira abukoki enkare amu ibungita olosho otii obukokinyeki ntokitin na kesidai esiai orkiek amu keyau ninye enkare enchan keyau enchan na kitoropil enchan irkiek tenidol euno Kesidai irkiek oleng neaku kajoki ltunganak peun irkiek oleng.

adolta nanu tena pisha oltung'ani otonita, oreuta duo ena basikil, nadol ajo etua ena basikil enye etadanye enkeju neeku adolita ajo ijululo pee etumoki atukutaki piresha, enkeju pee etumoki ainyio ashomo, nadolita ena basikil ajo ebasikil ena sidai oleng' naa idim ninye niyasie isiaitin kumok aa iyayie naaji ilolan, ninapie enkare, niyasie isiaitin inonok kumok naa ekiret oleng ena baisikil tenitumiya too siaitin inonok.

Eh adolita oltung'ani oibung'ita enkiteng uh ore ena kiteng naadol ajo keborr ena kiteng oleng eamu mepe amu enaata naaji ekuet mitashe mibung'i eh nadolta sii ena kiteng ajo kiruma meeta imowuarak naa keeta inoshi tokitin naapiki inkishu inkiyia aikijio oshi iyiok imintira onkishu eh nadolta kuna kishu ajo ikarrayioki atua olokeri etii eh ishoritae orkujita naa inkishu kuna naalepo naata ilasho kutitik neku ore kuna kishu naa kisidain oleng teramatare.

adolita nanu olpapaai tene oitashito tengalo inkajijik, nibung'ita engurwe aa ore engurwe naa kenyae oshi ilkulikae tung'anak kenya inkirik enye naa, ore engurwe imetorono taaa doi kisidai inkirik enye aa ore engurwe naa entoki ena oshi naifugha ilkulikai tung'anak, peyie emir pee etumoki aitayunyie iropiyiani, aa kemir pee etum iropiyiani, nisulaki iltung'anak loo ilkatoliki kenyor oshi niche ainosa inkurwein naa kifugha oshi niche tenkumoi enkurwe peyie enya niche oshi niche enya aitaa inkiri.